Ore engeno naata nairpirta kulo anderera na nchere ore kulo na ilanderera lorpopo naa ore kulo kitayuni oshi tiatua irpopo na nchere ore peik tenkolong netoyu ana ena na inakata eunoyu meuni irpopo eshal kake kitouni netoyu neuni nishoru endaa nannyai

Ore naa tenewueji na embalai ena naigiero ntokitin nayieuni na neesi ore ena na empalai naigero ajo keetae esotorw oropiyiani naa ena rehabilitation naji na subukii national shrine na nchere kitakini ropiyani napuo abaki iltunganak na loinyalate ndamunot neaku ina itodolu enaardasi oropiyani nayiaunyeki ltunganak.

Ore na embae nalotu ndamunot ainei tanadol ena na ore ena na esiai enkiremore olchamba na isidai ena emukunda taatoi ena naa keretisho oleng imukundani kenare na neunisho iltunganak neramat lchambai lenye ore anaa ene kelio ajo etaramata olopeny enamukunda aitobiraki na kisho endaa oropiyiani.

Ore na enkabila okuna mali nanyor na kanyor imbenek nanyori ore enewueji ketii inkaik oltungani oibungita mbenek nabo nanyori wenkae ngiro natoyio neaku ore enanyori na kitodolu ajo keton aa enaitaunyeki tolchamba kake ore engiro naenatoyio naapa ninye neaku temukunda itayio etii ntapuka natoito netiu inkulie nashali.

Ore enewueji na ore embae nagira aasa na nchere etii iltunganak oshito olaini oodo tenkaji na narwtieki ltunganak etii osikari na emilango aitasheki ltunganak naa aretu ninche ninguraa ajo ketii na mpangilio inewueji neaku elio ajo ejingita kulo tunganak enkaji naa naingoru eretoto ebaki na keeta embae naikilikwanu peretie.

Ore naa ena na emukunda ena natuunoki impuka na ore teleshamba naa euno impuka aitobiraki neosho oekereri sidai nelio ajo emukunda sapuk ena neaku elio ajo etii ingujit natipikaki ena mukunda naa ore kuna kujit na kejl peyie meosh enkolong intapuka aishu enkare natipikaki neaku keret.

Ore naa enewueji na elio naa ajo enkiti aji ena naa ore eneasi tenewueji na esiai oropiyiani natii ene itauni iropiyiani ashu epiki esimu neaku inabae ena naloito dukuya etii iltunganak loitashe teboo eanyi mishugulikiaki ninche netii enkitok natii atua ejo na peret ninche apik iropiyiani.

Ore naa enabae na ingwashen orkokoyo kuna naa keuni oshi tolchamba kuna kwashen aanchere irem tolchamba nipik ilanderea nipik enkare abukoki ore pindip naa nikuroki nipik irkiek peyie erishie nkukunik imoyiaritin orkurt neaku keret Oleng kenare niramat amu endaa naitoti iltunganak nishoru iropiyiani tenemiri.

Ore naa enabae na nchere elio entito natooshoki empisha na ishope ninye asujn irkererin lenkop enye nibungita orbakuli loitobiruaki na tosaen neaku empisha ena sidai nalo na aaret nitengen nkera naponu tenkai ishoi neaku nejia naa itodolu tenewueji neshipa ena tito nelio ajo esujita irkererin lenkop enye.

Ee kesapuk enasiai tenkopang amu ore enkopang ata aa olomeyu kesha oshi na ore pesha nelengu enkop nebulu nkujit nebulu nkaitubulu naijo kuna naata rangin na loijo kulo neaku kitobir na ormanyara ore aitoki inkaitubulu ale kuna na keyau naa ilotorok meetu anya ndakin tenewueji niahoru ninche ilotorok naa ajo nanu enaisho.

Ore embaye aasa tenewueji naa kelioo orpayian o enkitok naa ebaiki naa naa keetai naa enkiroro nagira ninche airo ashu enkitok orpayian nelioo naa ajo enkiroro enchipai ena amu keliuo eshipakino orpayian neekub embaye sidai ena nanare nees irmareita irpayiani onkituaak enye ashu aa inchoreta enye kenare nirori nenyai osim tenebo.

Ore ena siai na kaitadamu nkolongi naatae entoki naaji cultural day na ore inaolong nitodolu ltunganak irkererin lenkop enye aitaduaki irkulie tunganak nelio kuna ajo ishopito naa nkutitik shatii naishorakini embendera eloosho lekenya pitadolu ajo nena kop nenapita irkaraeni sapukin telukunya itodolu irkererin lenye.

Ore naa tene keji elioo emisa natii boo elioo naa ajo emirare naloito dukuya naa amirare oo marashini inoshi naipini naa ore kulo marashini netii atua ntupai kutitik naa ore enilotu ainyiangu nimkimieakini bnaa ilo marashi nepiki atua oltupa lino naa ikincho ira olamirani iropiyiani nilo naa aasie nkulie siaitin.

Ore naa embae naifim atejo nakegira aasa tene na nchere etii nkituak ontoyie kumok nagira aaokubenkare toltoi ashu aa tolterekenyini ashu aa tominjili orbaketi neaku enkare egirai aokoo tenewueji ebaki neetae osina lenkare tene neaku egirai aoku enkare tewueji negut tipat enkare tenkishui oltungani oleng.

Ore embaye nalotu indamunot ainiei tenedol ena naa irkeek kulo lesipitali naa elioo naa tene irkeek kumok lesipitali negirai aabukoki kulie atua empirbil neeku kaitadmu nanu ena siai naa esiai esipitali napuo iltung'nak metabaki pee etum biotisho sidai neeku ina baye naloito dukuya tenewueji, egirai naa aapik irkeek empirbil pee emiri.

Ore na tenewueji naa kaidim najo elio olashumbai obo naa onkayiok are nelio ajo keetae emabe nagirai aitoduaki kuna ayiok kutitik eeta na embae nagira ele ashumbai aitengen kuna ayiok ebaki nipirta technology amu elio ibungita enkomputa tenkaina enkiti aipad neaku ebaki naa inabae egira aitodol ashu .

Ore naa tene neji naa kaidim najo elioo olashumbai obo naa onkayiok are nelioo aajo keetia embaye nagirai aitoduaki kuna ayiook kutitik eeta naa embaye nagira itra ele ashumbai aiteng'en kuna ayiook ebaiki nipirta technology amu elioo ipungita computer tenkaina enkiti ipad neeku ebaiki naa ina baye egira aitodol ashu..

Ore naa ena naa kelio ajo embeneyioi ena oontapuka olchamba nelioo naa ajo ebore inkukunik kutitik osapukin naio irkurt ashu aa ilotorok liinosita naa embaye ena nemesidai amu enkinyiala oontapuka kuna meesipdai kitodolu ajo meramatitai ntapuka naa nchere itu eoshi olchani lorishie kuna kkukuun naa kinyiala endaa anyau hasara onkinyiala.

Ore tenewueji na kaidim najo etiiki entumo temisa na ajo na nanu ebaki na entumo enkisuma amu elio nkardasini kumok ashu aa na enkae tumo ake pooki neaku esidai enabae amu kitodolu naboisho tenetoni ltunganak aiguana na netumi na enkoitoi nabo napoyieki pooki neaku embae sidai ena nanarikino neas pooki ngae.

Ore embae nalotu ndamunot ainei tenadol ena na esiai enkiremore naa temukunda amu elio emukunda nagira intapuka aiteru abulu na enetipat enabae amu eisidai naa teneton ltunganak aitonir imukundani enye amu kisho ropiyani nelo sii aitoki aitoti irmareita pooki neaku enetipat enabae amu keret olosho Oleng.

Ore tenweji elioo ajo darasa enwueji etii nkera naatii darasa naa kelioo ajo enapa rishata naatai corona elioo emalimui nagira aitaku nkera naa endaa naijo minchi neeku siai sidai ena tenitengeni nkera tesukuul nemiisho ninche pookin naa nena tokitin oonkumeishin naanuk enkumeshin onkutukie pee erishie imoyiaritin naashurtakinoi iltung'anak.

Ore naa tene naa kitodolu ena kisuma ng,ejuk elo osho enaikunari keng'as enkerai kiti naiterua sukuul ajing' ilarin aare ewueji naji pri-primary nelo ilarin ile primary nelo ilarin okuni secondary kiti nelo ilarin okuni secondary sapuk ore peyie iidim nelo ilarin okuni university neku nijia ikunari enkisuma ng'ejuk tolosho.